Tenaa tenaake ishoyo naaji sirkali enkisuma e online eimu eimu esimu, naake kayeu naaji. Neeku kore entoki nanu nayeu eimu esimu naa enkisuma enoshi e online metaa neeku agira ake aisuma natii naa te simu ai, nati sii ang' aramatisho.